Boishetab moshinit tii ko Karan kabisa ngapi ngele ot keboishen chito terekta, keboishen terekta item imbarenguny kobolu yekokobol kobolu kit agetukul bolu loploputik yekorun korun iminsei komomiten loploputyo nikano yani mo morutu loploputyet en imbar ko kor kiiker rurutik kuk kii kokoron kabisa yani momii kii nekoim. Koraa boishetab moshinit tii kobolu ngungunyek chechang, pandek ot yon kimiten pandek komoi siketuben ngungunyek chetwone kabisa chemo yani chemoyomyo ko kor kibol moshinit ngungunyek chombo ngwenyi Kotor ko kotwo yani tor kotinye beek kidogo, ko bechukan nii kotoreti pandiat tii sikorut. Koraa ndiboishen moshinit tii nko kor kokechul ngungunyek ko koronekitun kosir kou kosir yon koteboishen mokombet, mokombet komochulochuli ngungunyek ko kor kiboishen ngungunyek che chuliotin kosib korutu pandek.

En kobwotutyet nyun nii omoche chito yon keiamun Ile kemin pandek raa imin pandek raa en kotatun komakeimin pandek kotatun iput pandek kii ko nekotemine Koraa isekinii pandek kii iwal imin okotkit age kou okot ngendek ikere tun koite ikes ngendek akimin nii akimach imin kit age koraa imin pandek kotun ikere kokoron rurutik kuk komie. Koraa yon iminsei iboishen iboishen phosphate ,phosphate tiii kotoeti rurutik kuk korut komie ngapi tor kokogoi koneryo pandek Alan ot kor ko kogoi kit ne yani kor korutu pandek Kotor kokoronekitun korun koyechekitu yani morutu en somisindo rutu ko koron. Koraa ingete iteme koto pandek chekoimin isemberi en netai yekeisember pandek en netai itebur ot kobet ot bushek mutu aln ot kobek arawet agenge tiyengee elekemakte. Chito itemde isiki Koraa isemberi , koyekesembee ko kor kokeitar kabisa in chemasaishek anan talabotishek cheime pandek korut ko korun igese pandek ikese pandek chekororon. Koraa boishetab moshinishek oboishen ot moshinit iteme imbarenguny chito, ko kokiboishen moshinit kobolu ploplobutyet nekomii ngweny tukul kokesu ko korun iminsei komoimi loploputyonon rutu tukuk.

Moshinishek chetirirendos koribe imbar ngapi ngate taritik chengo ngele ot kemin chito peek yekerimin peek ko kokorut peek chukan akosich akosich taptok yekokosich taptok kokere tarik ko taritik kochome nyokwam peek chuton ko kor kiboishen moshinishek chetirirendos ko kor kinyo kotirireso en olemiten peek kii korue taritik omokobwone. Koraa moshinishek chuton kowone chorik ingen yon miten pendek ngele kamin chito pandek ko kor koruryo pandek kii kochom mii chito nemamii ko chito non Mamii nii konyone nyokobute pandek kuk ko kor kokas kotirireso mashinishek chuto Kotor kworokeni kole wany konee chu pendote en imbar Kotor kokawon tukuchuton bik chechorse.